E pichani aneno miyo moro machal kagima omoyo cham. En gima long'o ka imoyo cham bang' ka osegole e puodho mondo mi gituo. Mokuongo ka ikao cham kaka oduma, koseikore ei puodho to iridhe, halafu itinge itere e dala. Kosetere ei dala to isuse, inyalo suse gi lwedo kata inyal suse g masin mar suso oduma. Bang' kosesuse timoyogi mondo migituo, bange tikete yath tikano. Oseke mag oduma be inyalo tii go e yoo mangeny. kaka e tedo, inyalo tii kode kaka yien, imoye ma otuo, ka osetuo inyalo tii kode e moyo, inyalo tii kode ei tedo. Ka cham ose mo to okete yath, konyogi mondo kik gikethre

An gi pacha, aneno ni en gi ma long'o mondo owinj ohala matindo ka mine ma uso alot mondo okan omenda e i mshwari nimar ka dipo ni in gi midhiero moro amora mar omenda, nyalo bedo ne gi ma yot mondo gi yud kaka gi nyalo konyore. Machielo, ka dipo ni ohala opodho , ok obi bedo gi chandruok ni mar en gi omenda moko ma ne okano ma onyalo kawo mondo owargo gik moko mondo mi ousi. Machielo, aneno ni ka okano pesa e mshwari, onyalo timo go gik ma opogore opogore. Mokuongo onyalo gero ot ma odakie en owuon, kata onyalo gero udi ma ji pango to mano biro miye ohala maduong'.

Ei kaunti mara, ata malo piero aboro gi ochiko mar ji ohero tiyo gi ohero tiyo kod mpesa e yor oro pesa nikech ki itiyo gi mpesa yot mondo pesa odhi e yo ma piyo ka opogore gi ng'a ma otiyo gi airtel money kata tkash, ni mar sa asaya ma ng'ato ooro pesa biro budho ahinya. Machielo , ji mang'eny tiyo kod mpesa ni mar mpesa nitiere kaka gi konyo ji. nitiere riwruoge ma opogore opogore ma oyaw gi jo mpesa. Jo mpesa konyo nyithi kiye, gi holo ji omenda ma nyalo konyo ngato mondo mi oyaw kata ohala.

An alemo e kanisa mar din jo kopere. Nying ma malo mi imiyo jatend dini ma malo en pope, bang' pope nitiere cardinal, maluwe en bisop. machielo en ja padri ka nitiere dikonde kod mtoto mise.E i din mar jo ko opere jatend din ma malo ne owito ngima ne chieng' wuok tich ma juma ni. Ne iluonge ni pope Francis.

Nying ma imiyo jotelo maduong' mar kanisa wa gweng’wa en papa kata ma ong'e gi dho ngere ni pope. An alemo e kanisa mar dind mar jo kopere ma lemo itelo ne gi ja padri. E higa ni ,kata mana e dweni, chieng pasaka jatelo maduong' mar kanisa wa ma osenindo papa Francis ma ne en papa mar kanisa mar din mar jo kopere ne owito ngima ne. Ne en lit ne jo din mar jo kopere. Kata kamano onego bed ni wajiore ni mar ne odhi mana e yweyo to nitiee ngima ma ok rum..

E pichani aneno dhano mathoth moumore kod pien mag lee. Ka idwaro yudo pien mag lee, ikuong iyango lee no, bang'e to ikaw toke no to iluoko ,kiseluoko to ikete chieng' ma otuo. Kosetuo ting'iyo ka diponi nitiere gimoro amora manyalo hinyo ng'ato kuome. Ka onge to inyalo tii kode e timo gimoro mopogore opogore, inyalo tii kode e loso lao kaka ndalo machon, jii netiyo kode kaka nanga to e piny masani inyalo tii kode e yweyo tielo e dhot